Mosongik che cheyomotin koroisi nyeenywan ak yekakenyey ko kor kilukui teta akoba bortab moetab teta ko kor ko roisi kengaa, yekakenga kepcheita koba bor kepcheita kobaa kepcheita sikopit koboishen teta kor ko nguno teta kotindo kipnotet ngap kakwam tukuk chekoik kii chekayam. Koraa mosongik chuu , mosongik che twone kor kiam teta ko kor kopendii moet, yekakoba moet komotinye kimnotet teta noboishen ne kor komotinye tor komotinye ot kaliet Kam ot tukuk alak ngap pendii yani kor kiker kor kobwat kopendii moet.

Omitwokik chekiboen kiyagik ko suswek, suswek kii kopitunatin en kokwet yani ngete chito kokikotaban ole boen teta akopityi suswek chik, so yon kakomach kobai tetanyin nii koyotyin suswek osuswek Koraa kokinget chito kipchei into kopchei ko pchei apchei koyob kochanga so boen temteta oldaenge komakat Koraa oldage kounon kotatun kotar. Koraa komiten mobek en yon kamin chito pandek , yekakomin pandek ak koruryo komonut pandek kosto ko kor Kiko komiten mobek chekakobit koswach mobek choton akonde taban imuche ot komunchi teta anan kokoi kou noton, Kotor Koraa ko kit nekapitunat

En you iboishen any makornatet ngapi omitwokik ngap kotiyome tugaa cheyechen ak arok chemengech kotorengee ingete kityok kii indechi ter tukukwak indechi ter arok kwak kii omitwokik, Kotor komakit kokor komotorengee koraa ko en betushek chon ikere Ile kokoyet rubet kabisa inget tii ibeshe ibeshe arek kii ak cheyechen yani ingete inde oldage tugaa cheyechen ingele koto katugaa indoi ter ipche kityok kiwanchet koyob oengu indechi ter chechwaket tii inget akichek arik chukan nii ipende ter ko kor komoite koshororso arok ngap cheyechen komo omik ibaki tor chemengech kwome pole kwome mutyo mutyo kotatun nii ko koyam.

En kerenyun ii ogere ingeger tuga en ng'o ko oret nekararan, ngab tuga chekakiker en ng'o ko roisi konyor chakula, ingab ii ngele ot etemindet imine bandek, yekarimin bandek iswach mobek, yekariswach mobek ii inyeniswokyi tuchigano ingab ii kirial moshinit neking'ojinen tuga, kinibongonigen ile imoche iger tuga ii emoche ial moshinit, kora tuga chekikere en ng'o kokonin chego chechang' mang'et teta, inget teta inwendot soidi kocheng'ote chekiome kor koitu kokakong'et ko inibore itegei kokonin chego chetuten, ko chukokeger en ng'o ko mong'etyo kocheng'ote chekiome kor kokonin chego checheng',tuga kora chekikere en ng'o ko moome omitwogik chechang' ngab ii kor kwomw mobeek chukokeng'oji komiten suswek cherutu, kokor korutu suswek chumiten bi yaani komoite kora kororji chekiome, kora tuchuto ko monome kora mionwogik cheterter ngab moite kotuyo ak ego sokobit konamdagen mionwogik anan ot konam miondo non ingoee beek tuga kolibe en oinet, kor ko chumigo komonome kii agetugun ngab keibchi beek koye en bii, ako kora indiker tuga chekikere ak chekiyotitoo ko chekokigere koneryotik ako tililen kosir chebendoti.

Sikebos wechetab omitwokik en tugaa kekoini chak kokoin omitwokik chetuten. Yon imoi sikotar omitwokik tata ikochini chetuten yani ikoini kotuten kotuten ko ikere yetari ikochi alak yetar ikoi kor iker Ile mokimoche ibakach. Koraa komatinget omitwokik chekobo omut ak chebo raa iyome ngap kotiyome chebo omut ak chebo raa komokomoche tenyaton ko kaikai ikoi kityok chekobo raa icheken nii sikopit kwam kotiyomechi komomoche ngap mara ko kokokwergee chukobo omut. Koraa kengete kindechini kitulile olemenye tugaa nken Kotor oleomishen tugaa kokwerugee komoimuch kwomiss ko yon kikose mokiwechowech omitwokik kwak kii ko yeka yon komoche sikikoin omitwokik chebo raa kouni oleko olekoruen alan ole ki kokere kele ole omishen tukuk chuton kotilil ko kor komokinoe wechetab omitwokik en tugaa.